E gwenge wa thoth ji ohero nyiepo mar achiel ka achiel ma itiyo kod pesa mar aching' kinyiewo godo gimoro. Lakini e bombe wa thothne ji ohero nyiepo mar mbui nikech ing'eni nyiepo mar mbui ober ahinya. Lakini e gwenge wa koro nikech ji thoth ji ok ohero tiyo gi gige mag mbui gi kaka e simu, koro chuno achuna ni nyaka ibed gi pesa ma achiel kachiel mondo inyiew godo gimoro amora ma idwaro. To ekind ariyo gi, nyiepo mar mbui an oberna ahinya nikech nyiepo mar mbui pesa ni itiyo godo e yo mowinjore ahinya. Nikech seche ma itiyo kod pesa ma aching', pesa inyalo kwal e badi, jokuo moko be nyalo goyi bang'e to kao pesa ni kendo malal go. Lakini nyiepo mar mbui in kendi e ma ing'e pesa ma in godo kendo pin ni in ming'eyo sama idhi e Mpesa kucho chande, iketo pin ni kidanyiewo gimoro miduaro. To jaduka be yudo mana Mpesa message mioro ne. Bas inyiepo itimo maber gi nyiepo mar nyiepo. Koro nyiepo mar mbui ober moloyo nyiepo mar aching' kata nyiepo mar achiel ka achiel. Lakini e gwenge wa kocha lakini nyaka waher tiyo gi nyiepo mar aching' aching' nikech mano e ma jogweng' ohero tiyo godo ahinya.

E kinde machon chien kucho chande, ne wan kod okumba mar thieth maniluongo ni NHIF. Mano en National Insurance Health Fund, koro kane SHA pok obiro ji netio kod NHIF. Kendo NHIF ne konyo ji mang'eny e yore mag thieth kanidhi e osuptal kata kionge pesa inyalo thiedhi e yo mayot. Provided ni in kod NHIF kad ni kendo ichuloga NHIF ni dwe ka dwe. Mano ne konyo deye wa moti, jodongo, e gweng' kucho chande maonge pesa. Koro sama deye ing'eni nigi tuoche mang'eny, kidhi osuptal tinyal thiedhi. Lakini sani, sirikal okelonwa moro miluongo ni SHA, mano Shoshiol Health Authority. SHA ni osebedo gi weche man'eny ma miyo ji tinde tho nikech kidhi osuptal, thiedh ok nyathiedhi e yo mayom. Koro an king'iyo maber ahinya, NHIF ne ber maingo SHA nikech SHA chuni ni nyakiti gi pesa ma aching' kidhiye osuptal mondo mi othiedhi e yo mayom. Nikech ing'eni tinde SHA weche ne opogore mang'eny ahinya ma kelo complication seche mokomag thieth, kipimo kod NHIF mane watiyogo e ndalo machon. Koro kiwachadieri, sirikal ber kadwogonwa tijno mar NHIF mane NHIF timo. Moloyo miyowa SHA mondo ji otigo instead of NHIF machon.

Ka ing'iyo maber, maeki en lee moro miluongo ni kulundeng'. Kulundeng' thoth ne iyud e bombe kuma ipidhe dhok. Koro sama ineno kulundeng' pachi nyaka bi ni kaa dhok moko nitiere ma opidhi to ing'eni dhok kulundeng' thoth ne ochamo minyaga mag dhok kande. Koro dala mipidhe dhok, dhok ka minyaga gin go maber ahinya, kulundeng' dak e igi kendo kulundeng' konyo e decomposition mag minyaga mag dhok giendi, to ing'e ni minyaga mag dhok itiyo godo e gik mang'eny ahinya. Inyalo ti godo kaka e manyiwa e puothe wa. Seche misepuro puodho mang'eny ahinya kendo puodho oserumo gi fertilizer, inyalo tiyo gi minyaga mar dhok, to iketo e puothi, to puothi nyakruok mar puodho keyo ni bedo maber. Koro kulundeng' gi eki gin iyudo gi e bombe moko kuonde mipidho e dhok mang'eny kendo dhok chiaye machalo kaka dhok, diek, rombe ng'eny e dala no. Koro sama ineno kulundeng', pachi nyaka bed abeda ni kaa to dhok moko nitiere kata chiaye moko mipidho pith maber ahinya. Kamano kende.

Tijno mar pidho chiaye pile pile nikod nengo mangeny ahinya. Koro kaka chiaye mawaneno kae gi gin rombe, kendo magi rombe marachar, magi mag breed, gin rombe mabeyo ahinya. Rombe gieki nigi faida mangeny ahinya ne japur marito gi nikech rombegi kirito gi maber, pien dendgi inyalo kaw bang' ndalo moko tiuso ne company maloso gik machalo ongeti, tuoro. Koro mano nyalo miyi pesa ahinya. Tokendo rombe gieki ka ginyuolore medi faida, nikech ing'eni ka ginyuolore gi increase production mari. Kendo rombe gieki be ring gi mit ahinya, rimb gi ka oyang', ring rombo kidhi uso kucho chande jii ohero ring rombo ahinya, ring rombo ber ne ngima dhano ,koro jii ohere ahinya. Koro tijni eki ber toen tich madwaro ng'eyo mopogore opogore gi toolsi moko maber, mondo mi itim tijni nyaka ibedgi chiemo mag rombe minyalo miyo rombe, inyalo kata keto jakwadhgi moro makwani rombe sechego mionge. Kendo rombegi ka wang'iyo itgi, oketnegi mark moro manyisi ni rombenigi ing'eyo kar kwan gi, ok ginyal lal, kolal inyalo wuok mondo imanyo rombegi ma iyudgi kendo rombe gieki ber ,ber apidha ahinya nikech gimedo japur, keto ngima japur bedo maber ahinya

Chichwa ka eki thothne gik miuso gin gik moko ma chalo kaka chiemo kod lewni yani basic wants gi e ki ma family ok nyal bedo ma onge godo thothne gik miuso e chichwa ka koro thothne jonyuol tiyo mana gi pesa gi e nyiewo chiemo mondo mi gi pidh nyithindgi nikech chichwa ka nitie alote rech nitiere miuso ka a wadak but janam koro jonyuol tiyo gi pesa e nyiewo chiemo mondo omi gi pidh godo nyithindgi kendo seche moko nyithindo ok nyal wuoth duk nyaka gi ngiew ne gi lewuni, lewuni mi uso ka nyaka bed mitumba obed fashon ma sani gi e ki jo nyuol kao pesa gi to nyiew godo lewni kendo oterone nyithinde kata seche moko gi nyalo oro nyithindgi gi pesa to biro nyiewo law ma ohero mondo mi orwaki nyithindo kik wuoth duk.

Jo kikuyu thothne gihero tero nyithing gi nyange, nyithind gi ma yawuoyi itero nyangi nikech nyiri to ok ter nyangi mano tim marach ahinya, koro yawuot gi kosepong' ma oseng'eyo weche mag nyiri gi inyalo kaw gi tichoko gi maber tikuongi puonjo gi ipunjo gi ber tero gi nyangu, nikech ing'e ni nyangu to ber, nyangu koteri duoko chance mari mar yudo tuono mar ayaki, koro ka gisechoko nyithind gi gi eki to gi puonjo gi ber dhi nyangi, kendo sama osechok gi ipuonjo gi gi jodongo moko, basto kinyne gokinyi mang'ich ahinya itero giek kumoro mopondo kata but yawo moro kuma pi ng'iche, to gichung' e pi no bang' for some time mondo remo man e dend gi ochung' ma koro sama ing'ado gi chande remo ok chuer ahinya ,kendo bang' kose ngadgi ok yiene gi mondo gi iwre gi ji nyaka gi chang'i ,gidak adaka e bungu kono kendo ikelo ne gi chiemo gi jonyuol nyaka mana bang' dwe moro ka gise chango kore ki yiene gi mondo mi gidog gi riwre ganyuola gi ,kendo jogi kotero nyathi gi nyangu mano koro en wacho nango isebedo ng'ama duong' kendo koro inyalo kendo nikech oseteri nyange.

Koro an ndalo moko e kinde machien ka nadak e gwenge go mag Gikomba. Kendo ka nyieo sukari, skari kila chiel nwanyieo mia auchiel gi pruachiel. Koro bang' nda dak kanyo mang'eny nadhia ayudo tich gwengego mag jomasai kochacha. Koro chieng' no kadhi nyieo sukari, tayudo ka maseche uso sukari kilo achiel miario, to an sechego naan mana gi mia achiel gi prauchiel emanadhi nyiego sukari. Koro nochuna nkech dala be bor, nochuna monda wuo gi jaduka mondo losna bei, nkech ing'eni wan wang'iogi mia achiel gi prauchiel, koro ka wan e Kenya achiel to gin giuse mia ario. Nochuna mondo amin bei gi ng'ani ma ng'ani nogik ousona sukari kilo achiel mia achiel gi prabich. Kendo na mor ainya ma koro ndalo matho mabiro kana ero nyieo sukari nadhi e duka ng'ani, kendo kanadhi nokanyieo sukari kilo achiel mia ario. Nominona bei kendo pile pile nolosona bei momio naero jadukani, kendo seche moka moka ma nagombo nyieo sukari nadhi kwome nikech en ng'ama ong'eyo wuoyo gi kastama, oloso ne kastama bei kendo okoriemb kastama ne kendo kastama ne biro kanyo pile pile mondo mi onyieo kwome.

An anga mosesomo mangeny ahinya kendo sani pod asomo amedora e university to somo mar mbui en somo maber ahinya nikech inge niya, sama isomo nitie units moko magin ok ochuno ni nyaka idhi klas mondo iyud japuonj e klas mondo opuonji, koro ikete e mbui kanyo tisomo unit no e mbui. Sama klas nitie lecturer konou tusomo unit no sano, opuonjou sano e mbui, en inyalo kata bet odi mos tisomo e mbui, e laptop ni inyiew mana data ni moro isomo e mbui kanyo moos Kendo somo dhi maber ahinya . To somo mar mbui ber ka odhi nyime nikech inge niya, somo mar mbui reduce congestion e klases koro klases jii ok dhi mangeny nikech ingeni sama isomo mar mbui in mana kuonde ni moko borani in e klas isomo asoma kendo somo mar mbui owinjo obed ni ichwake mondo omed dhi nyime ahinya nikech okonyowa nikech kanyo be inyalo ngeyo gik mangeny ahinya kitimo research mag mbui kanyo ingeyo gik mangeny ahinya, to mana kamano, piny masani eki teknolojia jii nyaka tii godo nmondo jii omedre e sombgi, omedre ki maendeleo kendo mana kamano to jii ngeyo mangeny kotenore kod somo go mag mbui

Pile ka pile ngima mwadake sani nieki, ntiere gik moko maokinyal dak kionge godo kendo nyaka inyieu gi. Koro, samidwa nyieo gik moko, nyaki los listi mar gik midanyieo mondo sami dhie duka, wiyi kik wil gi gik mane idhi nyieo kiwuok dala. Koro sami lok iloso listni, nayki rang ni be in gi pesa moromo nyieo gik ma indike listni, nyaki rang ni gimandiko nieki be odhi konya ainya to nengone rom nade, to kanyiewe odhi kethre pio koso okodhi kethre pio. Koro mago gik ma achiel kwom gik manyaki rang sami dwadhi nyiepo e duka. Koro ing'io ka ofukoni be ber kaluwore gi gik ma ionge godo midwa dhie nyieo. Kendo ing'io ni gik midhi nyieogi giyudore kanye, girom nade, idhi ting'gi nang'o. Koro mago gik manyaka ing'i ainya sachego mai idwaro nyiepo kendo iloso listni, nyaka ing'i ni pesa ni dhi romo gik maidhi nyieo kendo nyaki ng'ii nang'o, gik maidhi nyieogi be gibro konyi koso gin gik makisenyieo tibro keto kanyo kendo okitii go mamio idh ichalo ng'ama neowito pesane kwom nyieo gik ma nidhi nyieo e chiro gieki.

Egwenge mopondo ahinya ahinya yo dala kocha chande kama thothne deewa emaji ohero weyo mondo gibedie Gwenge teknlojia pod ni piny ahinya koro onego obed ni teknolojia itero nyaka ewenge bila go kilando negi wach maber manie ei mbui ka nikech mbui sani emariembo piny ngima nikech mbui kod ibed uganda , ibed America ,mbui ematudoji koro ingeni gwengwa teknlojia ni chien. Gikia wachegi koro sirikal onego bed ni punjogi mondo gi nge ni nitir gik moko kaka teknlojia kod mbui mondo gitigo. To inyalo puonjgi e yo mar redio nikech gihero bet kod redio. koro e redio sama ilando negi news ka to ber ka ikono gi ber tiyo kod mbui kod rachne kendo kaka inyal tigi mbui kielezea negi maber kendo gibedo gi ng'eyo mar kaka ginyalo bero ngima gi eyor mbui kendo mano nyalo konyo e teknolijia ma gwengewa ma dala kocha mondo gimed bedo gi ng'eyo kaka ginyalo bero ngima gi eyor mbui kendo mano nyalo konyo teknlojia e gwengewa madala kocha mondo omed dongore ahinya kendo ji bedo gi ngeyo ma pinyma sani ni ji te ber ka ngeyo kaka inyal ti kod mbui ahinya ahinya to egwengewa te nyaka man dala ka.

eCitizen en gimoro mitime mbui ma sani oselandre ainya e piny Kenya, kendo eCitizen osekonyo e timo gik moko mathoth e piny Kenya, machalo kake nyithindwa motieko skul madwani odhie university, gitio gi eCitizen mondo gi apply courses gi magidwa timo. Kata sama gidwa chudo chande gitio gi eCitizen mondo gichudi, kendo seche go ma results owuok magjo form four kata joklas aboro, thothne e sani ineno through eCitizen. Mondo koro mi ichop e eCitizen, gik madwarore kanyo, nyaki bed gi simu nyaki bed gi simu kendo nyai bed gi access to mbui. Mbui nieki nyaki nyieu data moro mondo mii ichop godo e eCitizen kanyo mondo mii ing'i gimida gimidwaro, kata idwani mondo idonj e portal, kati dwani mondo itim chudo moro. Nkech ing'eni kata sani universities wa bende gitio kod eCitizen mondo gitim godo chudogi mag school fees, kata kidwaro mana ni mondo mii idage hostel, kidwani mondo mii ichudi nyaki chudgi eCitizen, kendo eCitizen osekonyo ainya e dwoko chien mibadhi moko mane timre e ndalo machon kane eCitizen onge. Koro eCitizen nyaki bed mana gi simu gi data m data data connection moro maber mondo mii itii kod eCitizen e yoo maber mondo ober ngimani kendo omi services moko otimreni mapiopio.

E sechego ma orikiuso lain mar Airtel ne jonyiepo, nyakibed gi ng'eyo mar wuoyo gi jonyiepo e yo manyalo miyo mi mondo mi ginyiew lain mago ma iuso. Inyalo konogi gik machalo kaka lain mar Airtel kain go, inyalow wuoyo gi ji man mabor ahinya. Nikech wan gi lain mar Airtel gi lain mar Safaricom. Koro nitie ber mar Airtel gi ber mar Safaricom, nitie ber mar Airtel ma Safaricom onge godo. To nitie ber mar Airtel mabe lines moko machalo kaka Telkom onge go. Kaka Airtel, inyalo kawo siling' prariyo inyalo nyiewo godo minutes ma inyalo wuoyo godo to other lines, ma nyalo miyo, ma Safaricom onge godo. Koro mano nyalo miyo kastamas mang'eny, jonyiepo nyalo nyiepo mondo mi gikaw lain mar Airtel, nikeche lain mar Airtel ginyalokonogi ni miyoji okoa moko ma nono. Mondo mi koro i ginyiew lain, kagisekao okoa tinyalo wuoyogodo ng'ato tidhi ichulo bang'e. Kendo lain mar Airtel nyalo miyo ng'ato kinyiewo bamba to iketo e lain mar Airtel kendo bambani ok dhi mang'eny ahinya.

Machiegnin e thurwa ka a tungni e ki tungni mag siasa osebedo kendo oganda mag jo Azimio kod mago mag UDA nigi pogruok mag jo kisiasa mopogore opogore. Nyaka ne Raila chak tiyo kanyo achiel kod President mar Kenya mar Ruto. Tungni osebedo mang'eny ne josiasa madongo mag Azimio machalo kaka Orengo gini, kod Sifuna, koting'o nyaka Babu Owino. Nikech Raila en opposition leader maduong' ahinya, kendo en n'gamowinjore bed ni keto sirikal mondo otiye tesre. To kendo Raila en nosedhi moriwore achiel kod Ruto. Koro jomachalo Orengo gin gibochung' tesre mondo gikony jo Kenya mondo gi make sure ni Ruto ok ochak odog e tel. Nikech Ruto en president ma keto jo Kenya ngima gi bedo kumarach ahinya kendo ochumi ong'awo malo. To koro kosekawo Raila gini okete bathe, to odanimondo jo Kenya wigi owil gi weche gi. Kendo ma a tim ma jok machalo kaka Orengo kod Babu Owino gini otamore ahinya ma gitwo nang'o, nyaka gi wuo gi jo Kenya maber mondo gilos party. Kendo gibi gi oganda moko manyalo golo Ruto e telo kochopo higa mar alufu, alufu ariyo gi prariyo gabiriyo.

E ngima ma sani nyakabedni ipimo ngimani ne tuoche moko, sa ka sa, tuoche machalo kaka ayaki, kansa. Nyaka bed ni ipimogi mondo mi ing'e chal mari kotenore, kotenore kod tuoche gi. Nikech tuoche machalo kaka ayaki, kipime ming'eyo ni in kode chon, inyalo puonjo jok moko mondo mi kik yud ayaki. Kendinyalo ng'eyo status ni mondo kik imi jok moko bende tuo ni. Kendo kiseng'eyo kamano, inyalo chako muonyo yath chon mondo kik tuoni chieng' moro lemea i ma chopo kumoro machuno ni nyaka ilal ngima ni. Kendo tuo mar kansa en tuo ma koyud chon inyalo thiedhe ahinya. Koro kinde ka kinde owinjore obed ni idhi e osuptal mondo ochek ngimani ne tuoche mag kansa mopogore opogore. Nitie kansa mag thuno, nitie kansa mag skin cancer, nitie nyaka kansa mag brain cancer. Koro kinde ka kinde kata bang' ndalo moko bang' dweche moko matin, ber ka idhi osuptal nikech osuptal be tuoche machalo be kansa oketgi ni ithiedho gi nono, yani ipimogi nono. Kansa kod tuoche machalomkaka okimi, gi tuoche moko mang'eny mopogore kidhi osuptal tithiedhi nono. Koro ber ka idhi kinde ka kinde mondipim ing'e chalni kotenre kod tuoche gi. Mondo mi kik iny ngimani e ndalo mabiro nikech ing'e niya, magi tuoche ma ka oyudi ka nokipangori maber to ginayalotieko ngimani e yo mokber ahinya.

e gwengwa kae ogand aohero limo daktari thothne e kinde ma gituo kendo kendo jok ma ong'eyo to gin gi limo ga daktari e seche ma gi winjo ka dend gi dhi marach mopogore kaka pile ,koro gilimo daktari kedo daktari konyo gi mondo gi ng'e hali mar gi mar dend gi bang' bang' jumbe moko kata dweche moko matin